Thĩiniĩ wa ũndũire witũ, rĩrĩa kũragĩa na iruga kana rĩrĩa kwĩ na ũndũ ũrakũngũĩrwo, andũ nĩ marugaga na irio imwe iria irugagwo mũno kaingĩ ikoragwo ciĩ nyama, tondũ thĩiniĩ wa ũgĩkũyũ andũ nĩ metĩkĩtie nĩ atĩ iruga riothe no nginya rĩkorwo rĩthĩnjĩtwo, na rĩrĩa andũ makũruga nyama nĩ gũkoragwo na mahoya marĩa mategagwo, nĩũndũ wa gũthambia kana nĩ ũndũ wa gũthondeka nyama icio cikorwo ciagĩrĩire kũringana na ũndũire witũ wa gĩkũyũ, na ningĩ nĩ kũhoyagwo mahoya ma irio irĩa mahoyagwo kamũira andũ marĩĩte.